Etii Uhuru park Nairobi, naa kayio naai nalo sii nanu. Ewueji oo nkera o ltung'ana botoro, kake ore ake pee ewuo inkera na kelasima ake petii oltung'ani botor ogira aing'uraa ina kerai.

Eret ena kisuma entito amu, edol sininye anaa entoki e tipat pee eing'uaa emurata ashu kiama nasiokini ata eyou intoiwuo enye amu iltung'ana naake le opa leton meyiolo ajo ore mbaa saai naa nemee ineopa, amu intokiti kuna naisaidia sai iltung'ana aing'uraa olmareita lang' ajoki, metii, ore kiama nasiokini, we emurata nemee entoki e tipat amu einyalita inkera aang'.

Ore entoki naidim ataasa sirkali naa pee ing'oru iltunganak letipat, nengas airiwaa inkagitie ooltunganak, leilo osho. peedoli naaduo esiana maidim oltungani te mpoleya, amu etii enkata sapuk naa eya iltunganak lemeyieu naji Ina poleya nepuo aingial neeku kisidai naaji teneriwari iltunganak peengas aapuo Nena angitie, eilo Osho, ning'uraa ajo keng'as naaji nayieu, mpoleya naaba e aa aja, pee ore pee epuonunui aayau, neyiolou ajo enaang wenaang ena poleya naba anaa ena siana, pee metii naaji ewueji naa etii iltunganak lemening ajo etii empuliya nagirae aishooyo. arashu nelotu oltungani neya empoleya nemeidim naaji, meloito aitaas naaji esiai sidai.

Kayiolo esiai enamashini naa ore nai uwoi naidimieki oltungani oata enakilikuai nikiriwaki enchoruet ino arashu oltungani lekiboitare na ekindimsi atijinga atua ormutandao nilo aingoru entoki naji think voice amu ore nai tenire ormaasani ashu tenira oljaluoi nai ifaa pinguraa kuna maswalini nijibu tenkutuk ni elewa amu ore nanu ena amu ara emaasani na kai jibu tekimaasai

eetasa uhuru kenyatta maendeleo sapuki enaa entobirata oo ilbarabarani nepik iltaai enaa tenairobi, itobira sii isukuulini, neshet inkulie nelo aidipaki inkulie enyaka sii aiwongezaki ilaisiyiak olmushahara anaa ilmalimuni, oldakitarini, nenyaki sii aiteru enapa, maendeleo naji eshatata oo inkajijik najing, iltunganak duoo iropiyiani kumok, naa keji affordable housing nitoki sii aboloki intomonok egira aisidia first lady Margaret kenyatta.

Ee kayioolo pii ajo etii ewueji nadungieki passport te embu town eitu nanu alo adungie enaai embu kake ayiolo nchorueti ainei nashomo, nedung passport enye, nipotikini, nepuonu aaya , nepuo aya, passport enche. Naa orkilikuai naaji laidim aishoo iltunganak otii ewueji nemeyiolo ajo lazima etii iltunganak oojo lasima pee epuonu aya te nairobi passport, ashu pee epuoi eldoret. Kake aidim naaji aishoo iltunganak orkilikuai lotii naaji karibu embu lemeyiolo ajo ewueji nemepuonu aya passport enche neeku orkilikuai naaji sidai ele amu kaisho iltunganak lotii karibu ene. Amu etii naaji oltungani opuki te embu meyiolo Ako eidim atudungo e passport enye teine wueji, nelotu mpaka Nairobi, neingiel iropiyiani enyenak naa etii naaji ewueji, naa kedungieki passport teina embu taon. neeku olkiluai likidim aishoo, iltunganak peeyiolou ajo etii ewueji netii naaji embu naidim aatudungie passport.

Etii nai ilairemok la meliki kulo tunganak loopeny lchambai aitobiraki ajo enasiai kiasata neaku etii nai ltunganak loidim atejo kanyio pegirai aisajili olchamba lai neaku meeta ltunganak kumok engeno peejo agira iisajili olchamba lai tenamurua arashu ena pagira aisajili neaku etii ilairemok kumok lemeliki ltunganak ajo ena wena pekigira aisajili olchamba lino neaku meeta ltunganak kumok engeno.

Ore entoki sapuk naidim atejo tenkaraki olkeju tana. naa olkeju ele oisaidia iltunganak oo manya karibu enye, amu epik idaiki enye, amu iltunganak oinoto ilpaek arashu duo edaa pookin naunito neeku isaidia ena are peepuo apik, Kuna tokitin natii ilchampai peebulu, naa entoki, e kuansa ina . Ore entoki yiare naa elo ena are mpaka, Indian ocean naa ore naa ele keju sapuk naa ewueji ena neyau ilashumba pee epuonu aadol enkare ashu peepuonu aadalare ena are ore enkae toki naidim atejo, tenkaraki ilo keju, naa orkenu ele logira aisaidia, mazingira anaa ebulunoto orkeek arshu anaa ntokitin ena isinkir lotii atua enkare, neeku entoki ena nagira aisaidia, iltunganak duo le kenye te jumula.

hoo duoo netii itunganak lemeyiolo awaita entikiti tormutandao naa idim sii ashom enkopisi awaita entikiti kake isaidia amu eyie naaji entikiti naa kisidai naaji amu ore itii enkaji ino, arashu itii esiai ino, peyie ore naa kulo tunganak eton meyiolo neeku keeku naa ore pee eba enkopis nejing naa olorika lenye ashu eweji netegelua.

Kaidim atejo ore ena na olaremoni ore entoki pause

Ore Nairobi naa taun sidai nai naidim atamanya, naas biashara amu kumok naa iltung'ana, naa kumok nai imbiasharani natii naidim oltung'ani atabolo. Kake egol sii emanyata e Nairobi amu kumok naa iltung'ana naa, kegol inkajijik naa kegol sii maisha amu kegol endaa. Neaku kore naaji nanu te enduata aai ore amu eton maata esiai , mayiou naaji namany Nairobi kake ore naaji anaidim atutumo esiai naaishorita inkuti ropiani naidim atabolo biashara nagira aas esiai naa kaidim atamanya Nairbi. Amu ore shida e Nairobi naa lasima paalotu aas esiai te taun, kake namany aulo e taun, paa lasima naa palak impisai entikiti engari. neaku aidim naaji aitagoliki amu eton naa eitu aiteru maisha.

Ore tesiaritin naijo kuna na akayieu nairoriw olturur le isuzu east Africa ore si enetii nambai enche inewueji nalo ormutandao alo ainguraa nakaidim atooshoki najoki kayieu nai nairoriw oltungani oigerisho te isuzu na narewki orkilikwai najoki kayieu nai najoki ataasa enasiai na kaidim ataasa sininye.

Ore oshi taata nataa ore ltunganak ninche ogira aitobir ngarin netipika mbaa emche ormutandao peyie etum na ltunganak kumok amu etii wuejitin kumok naitobirieki nkagarin neaku ore nai oltungani sininye oasite inasiaj etipika irkumok ormutandao neaku ore nai oltungani ogira areu engari na kejing ake ormutandao ningoru ewoi natii karibu enye ashu ewoi nai nayieu nitobirieki engari enye neaku nitobiri engari enye tormutandao ore sinye lolotunganak oasita inasiai entobirata ongarin etipika sinche ormutandao neaku ore sai ketaa maisha sidai amu kre lolotunganak oasita inasiai nepik ormutandao ore sinanu ana oltungani nakalo aje ormutandao nalo aingoru ewoi nabeki ore anatii Nairobi ashu anatii narok na kainguraa ajo kai nai aidim ainotorie ewoi naitobirieki engari te narok taun na kaisho ake wuejitin nagelu openy.

Ee ayilo ajo piii ajing ormutandao najing ewoi naji chrome nalo aingoru, ore naj anayieu najing airways amu ina na anyor ashu jumbo jet najing ina chrome nainguraa kenya airways nainguraa enkolong nipuku nakanyio iyeu nishukunye neaku ore nai tanayieu nalo mombasa nakajing inamtandao naiger kenya airways napik nagelu esaa nayiau napuku anaa taisere ayieu napuku saa tano endama napik saa tano endama najo kayieu nashukunye jumamosi sa imiet enkewarie nagelu napik najokini ropiyani naaje nalak nona ropiyani naishori namba entikiti ore inoolong naloito ineweuji nalo aishooyo iyo mesej naishori entikiti amu kaishori tormutandao naitokini apuo aisho tenkopis atabakiaki